Ore enkiremore nitadoitie intokiting kumok uh ore entoki edukuya ilchambai lemekure edupa ore taa tenimikidupa olchamba meeta naake eninko piremisho naa kitagol sii esiai eramatare ashua enturore ore entoki iare naa ilepa intokitin enkiremore anaa fertilizer empeku neeku kitagol inatoki enkiremore pemekure sii iremishoi ore sii enkae toki naa olameyu aa ore taata enchan mekure aa guarantee ajo kaa rishata etumi arashu kanu elo duo nesha neeku ore taata enchan naa kegira sininye ayau ina metaa mekure eiko mekure kitumoki taata anoto enchan erishata naishiakino ore sii embaye euni nanchere eetuo imoyiaritin kumok taata naanya indaiki ninyial naa irkeek niaku kilepie sii gharama neeku ina sii enkae toki sapuk naidim atejo idipa ayau metaa mekure iremishoi enaa narri tenakop ashua.

Adolita intokiting kumok tene adolita orpaashe arashu adolita sii aitoki irkeek ore taata kulo keek otunoki naa ninche ogira aitoirr ormanyara naa ninche entoki etipat oleng adolita sii intapuka sidain tene naa ninche naretish taata oloing'ang'e aitobirr neyau enkijape sidai naa ninche sii aitoki eitumia inkulie ng'uesi anaa ilotorok aibib peetum aitai indaiki enche ashua peetum aitoisho neku ore duo telulung'ata adolta intokiting kumok naretisho tormanyara naa intokiting etipata nikindim naaji ataa ninche nagira aitobirr entoki naji ecosystem naa ninche sii ine maana tiatua enkishui oltung'anak nitoki sii aaku keretisho aret iltung'ana neret ing'uesi neret pooki toki naishu.

Ore eng'eno nayieuni tene ashu enkarriyiano nayieuni tene naa njere, ore ake metaa yata enkarriyiano niasishore intokiting, arashua nidim aitobirie ormanyara limanya, nintoki si aata eng'eno arashu enkarriyiano enkitobirata ewei nimanya, ah environmental conservation pee itum naa aibung'a irkeek enaa kulo nitum ataramata pooki toki naishaa neramati. Ore si ai na njere, kenare taata arashua isidai oleng, tenaiyiolo taata eninko tenibukoki enkare tenkata olameyu, amu inakata naa itumoki ataa anotoki enaa enaishaakino, pitum naa ataramata kuna tokiting. Neeku ore duo te jumla, naa kisapuk enkarriyiano nayieuni na sapuk si eng'eno, nanare nesishoreki, tene arashua pitum naa ataasa imbaa naijo kuna, kake netipat nake pookin. Naa keretisho, nitoki si aku keu

Ore taata eninko tenintobirr ena daa naa ing'as aitayu tolchamba nilotu adedu aitau tontokiting ashua kunda kaponche nintoki sii aituku ore adake metaa intukuo nintoki aitokitokie piitum naa ateyiara adake arashu pee peneng'u ashua peidim osesen loltung'ani aisiaga naa intoking nena naaji ninko ore sii pintoki aitobirr nanchere indim anyaaki atoponiki kunda viungo ake pookin oshi naponikini inkulie daiki arashu intushulaki enkae toki akeyie pookin nanare nitushulakini neeku eyieu sininye enkarriyiano niyu ena daa enkarriyiano itobiri o egirae aasishore nana tokitin enche piitum naa anoto endaa naret.

kepuonu ntokitin kumok indamunot teeneku naai atodua ntokitin naijo kuna, aa nchere kadolita ajo ore kuna daiki nemebulu ninye openy kake keyieu eretoto elikae shata, ore sii ae kepuonu ndamunot inchere kenare naa enkare ebukokini ninche ashu kitaasi irrigation peetum naa atoisho netumi naa aitaasa enaishaakino nitaasi kulie daikin pookin, neeku ore duo te jumla naa kaidim atejo ore ena tapukai arashu ore ena daa tene naa kenare nee nepiki, ore teniun niyata enkariyiano nagut arashu airish,, enkariyiano sidai nindim ataramatie arashu nindim si atuunie, neeku ore duo naa te pookin endaa sidai naa enkaramatare nalelek oleng ena taata teniyata enkariano naishaakino nindim ataasishore enoshi kata aayie ogira....

Ore enasia enikunari ba ingasa iangoru olchamba ningasa aosh olchani ana ketii duo natii ore entoki eeare nirem tonkaik ashu toltinka arashu anaa tonkishu iremie ore enkae ningoru empeku ningasa aosh lainini ashu ore peaku indipa nintadoli laduo anderera lenaduo peku pitum atuuno ore peaku indipa ina ninteru na arem ashua a enkurokinoto na ikuroki polepole nikuroki nioshie olchani onoto na endaa naishaakino ashu endaa duo terisioroto olchamba oba na oliwa na entoki etipat ina ore si aitoki na tenelo netii ilduduo ashu irnyarui pokineetae olchanu oosho pitum ainoto endaa naishaakino toladuo shamba lino ashu tenaduo mukunda niunito iyie

Ore naai sababu naidim atejo kanyorr ena baye naanchere ore taata ele shamba kiti liyata naigira asishore pookin arashu entoki naji maximize, you are maximizing your land naa entoki etipat ina oleng ore sii ae taata naa eking'as aoru gharama onkulie shoping'i nindim ataasa ashu onkutiti daiki ning'oru amu ore taata teneeku ena nanchere itumoki naa ataa intumia inaduo pisai kuti piitum atuuno oladuo shamba lino piitum ae atuuno ina daa ore sii ae naa keyau enkijape sidai inkang'itie amu ore taata kuna tokiting naa keok enoshi kijape torrono nikintai toseseni neya ninche nitai enkijape sidai uh oxygen neku naaji entoki ina sidai oleng teneuni indaikin naijo kuna ore sii ae naa kitisidan inkang'itie ashua estates nikimanya naa kitoki sii aaku ikindim ataa anoto iropiani baadaye arashua extra income naaji enoshi kata kigira aas bia.

Ore nai enanare pisum oltungani peyiolou ena na iliki angas enikunakini enitobiri enaaji aa greenhouse ore si nai iliki niliki eniko peitobir kulo kiek ashubentoki nasuj kuna tapuka peitobir petum ninche atoisho anaa enishaakino atenitaasa esiai nusu amu mitoki enadaa aas ena enishaakino kelelek na kesidai enikincho ltunganak eyiolou esiai naijo ena ore si enikinko na nchere kashukubtenkutuk orngersa naidim ai translater petum naa.

Ore eneiko paisum oltungani ena siaai naa nchere, keeyae sukuul arashu aa kadumu information natii ebuku nautaki te nkotoii e practical naitoki sii aisho metaa kagira autaa, ore sii enoshi kata etii olshamba naa incha ele tungani hand in hand practical peetum naaji atayiolo eniko pee ees ena ramatare ,ore sii inchere incho manual naarikoo ele tungani enoshi kata tenaa oltungani oisume, peetum naa atayiolo eniko teneramat kuna daiki arashu peetum anoto eniko teneisho pooki toki nayieuni arashuaa peisho ena daa meikuna metoisho aitobiraki, ore sii embae emuisho naa nchere kaidim naaji ataa kadumu ele tungani arik ewueji netaasieki esiai naijo enaa naisho metangaza aas terishata dorop amu ore sii ejo erishata alo nidipa anoto ujuzi naidim ataasishore esiaai naijo ena.

Ore entoki nalotu ndamunot aainei tene naa nchere, ore taata kuna daiki naa mebulu ninche anaa eitumiya empeku kake idung'u ake ninche nipik ashuu nincho hormones naaishaakino nitayu ntona enche maate aanchere meyieu taa ninche mbaa kumok keyieu ake ninche nincho conditions anaa aitobiraki pookin pitum adake aishoo menoto ntona. ore ake metaa enotito ntona nintayu niloaun to lchamba amuu keeku sii inakata idipa aanoto nkufu naabulunye. ore sii aitoki naanchere, enkoitoi naaji ena nintumiya enkiti toki kiti nintayunye ndaiki kumok naanare ashuaa naaishaakino.

Ore embaye naitiship oleng tene nanchere etoishe ena kuna daiki oleng etoishote oleng naa ore naaji teneisho endaa oleng naa arashua tenitayu indaiki kumo endaa sapuk naa keretisho arashu itum faida sapuk ore sii ae nanchere ketii taata relationship natii ene ondaiki anchere ore elde shata kegira ninye aisho ena tapukai support peetum ninye atoisho nemeeta enki nemeetae entoki nagira ena shata ninye ae loose arashua meeta entoki nagira aiminie naa ore sii ae nanchere naa oloip ele lotum intokiting enoshi kata teneeku erishata enchan arashua erishat nairowua enkolong oleng naa keretisho ake.

Ore tene naa kelotu entoki naji erewakinoto oltung'anak oropiani toloing'ang'e uh mee lasima piboitata piyasiyasa naai biashara oltung'anak nenkoitoi ena sidai oleng naretisho nisho naaji metaa idol oltung'ani enee ekirewakini iropiani itii enkop pookin ore akeyie metaa inoto arashu bora akeyie metaa ore biashara natii naa kewang enkoitoi sii ena nai naitodorrop gharama amu naaji matejo tenetii oltung'ani enelakua naa irewaki ake impisai enyenak arashua pokitoki enye natii mitegemea ajo kaakop itii kake indim atalaa nindim ainyang'u nikiyakini alang enaduo nidumunye nilak ingarrin arashua nilo enkop nalakua piitum adake ahomo anoto ore sii ena nai ketii security sapuk amu isidai amu etaa etum entoki naji evidence uh tenejo oltung'ani aany eitu irewaki iyata naa enaduo message amu keleku tesimu ino arashu tembenki ino nchere itaasa enaduo transfer oropiani te online nentoki etipat oleng nentoki sii aitoki sidai oleng teneasishorekiaiko taa nejia.

Ore taata ena naa nchere entoki nikincho shomo iloshon kumok oleng anaa ilotii inakadi. Ore sii taata enkae toki naa nchere ore naji erishata nitudungo naa kelelek elo aaku measisho , tenitudungo apa ilarin imiet ashu tomon naa kelelek easisho .Ore taata enaa ena naa kitodolu ajo kelo temwisho olapa letomon obo olari letwenty twenty theree inakata mitoki enavisa aasisho , nemintoki naa asishore enavisa aasie enkae toki kake kibidi naa pintoki adung enkae.

Uh ore taata enikoni peetumi kuna daikin nanchere kitaasi entoki naji irrigation arashua kebukokini enkare ore ake metaa etubukokoki enkare niendelea ninche abulu aitobiraki ai ore ena saa naa euno neoshi irkeek aitobiraki aosh irkeek loishiakino uh tanaa baada onkolong'i imiet naapishana arashua nkolong'i akeyie naaba anaa naidimi naaji aikuna kake kenare naaji neoshi naa irkeek enaa enaishiakino anaa vile enalo naa sininye esiai tenewueji ashua tenkop na naunitoi kuna daiki ore sii aitoki nanchere keyieu ninche empeku sidai oleng amu meyieuni empeku naaji teniyieu nitum mazao sidai anaa kuna naa iyieu empeku sidai arashua empeku ng'ejuk kake mee ku.

Adolta tata teninche ajo mtandao esafaricom ena nagirae aitumia entoki naji mobile mpesa transfers, ore entoki eare naa keetae mshwari aa ore taata matushukuyo mpesa transfers naa indim aterewaki iltunganak iropiyiani tewueji akeyie nitii , ore mshwari aa ore taata ene naa ewuei nindim atushumie iropiyiani pitum naa anoto ashu aitumia terishata niyieu nintumia , ore sii ae nadolta naa kadolta ajo keeta government services, ore tata piyieu isiatin esirkali nintumia isiatin mpesa pitum anoto , ore enasiai naa lasima piata enkipande.

Ore tene adolita enkaji nasheta arashu aa entoki oloip, iidim nai ataa eteshetaki pee eeng'enkareki. Adolta sii olchani oata intapuka nipilpil oleng', nadolta compound sidai, nadolta irkuror oshi lootonyieki, adolta sii aitoki irkeek oshi loomanita enaduo aang' ashu aa enetii kuldo keek, nadolta sii orpaashe, nadolta ormanyara sidai oleng'. Ore sii enkae naa kelio esidano ina kop aa inkatambo naitodolu amu kewang' nelio ajo enkop naramata.

ore taata ndamunot ainei entoki nalotu naa nchere, idolita ajo eeta ele tung'ani ropiani naatushumaka kewon te simu enye arashu a mobile apps e mpesa naata akeyie options akeyie kumok erewakinoto e mpesa naim buy goods arashu piikindim aterewa te till neeta sii m-shwari neeta sii nkulie tokiting pookin naa entoki naitelelek neitobir transactions ena oleng neishoru...

Ore taata mapendeleo naidim aishoru naa nchere. Ore taata esiai ekuna ropiyani naa pee eitayuni etoki durable nemesioki enkare ainyial ashu ah nemesioki ainyiala teneaku keshaiki ashu teniko esii ropiyani naapik natum value tenarishata.

Ore taata ena tapukai naa kesidai arashu ah ore te siai keyau manufaa tiatua ormanyara. Ore entoki edukuya kengas taata ilojongak ashu, ah ilotorok aitumia aibibi enaduo juice enye natii arashu ah enaduo aare natii. Ore ake pee ibibi nepuo ninche neiu inaishi enche ashu ah inaishi olotorok. Ore sii ekipirta eeare naa nchere esidain naa keitobir ormanyara peyau imuayiin kumok ashu aa pee eyau tofauti ashu peelioyu tofauti enkop naa.

Ore taata maana ompisai ekite tekila enkolong naa aikumok oleng ore entoki edukuya naa impisai kintumia ainyiang'u endaa nikinya ore nai tenelo nikimuoyu naa impisai ilak piitum uh pikitumi atabak impisai sii aitoki naaji indim aitumia pinyang'u entoki pookin niyieu ninyiang'u matejo tenaa enkiteng tenaa engarri matejo pokitoki neeku ore ninche naa entoki intokitin e maana te naa ninche enkipirta enche naa isapuk oleng tonkiasin nikiyas ore sii ae nanchere ore naai teniyieu nishet entoki pookin nindim atesheta naa ninche ake indim ataasishore neaku entoki e maana impisai oleng naa keretisho.

Enetipat oleng enkiremore temurua natii nanu amuu ore teneme enkiremore nemeng'asi atum endaa naa endaa eitumiyai aas pooki toki naa ninye etumie iltung'anak inkufu naasishire netitoki sii aaku ninye etum pee etum impisai niche sii etumi pee etumokini aitubulu inkera netumi sii ataramatishore te pooki toki ore sii taata esiai e irrigation naa ninye esidai amu inakata naa easishoreki amu tenakata ena siai e irrigation naa inakata kiindim aatas intokitin arashu inakata naa etumi aataas intokin anaa anoto endaa amu enkop naa natoyio ina neaku kelelek oleng amu keyau sii faida too ntokin pooki nikindim aataa akias tenkop natoyio